Yeinde skiza tune simoing'ung imache ibaibait biik chepirun simoit. Komi anyun chepkondok chelipanchini biikab skiza. Kiyachin silingit agenge eng kila skiza ne kesom anan neke subscribenchi. Chepkondok chotok anyun keyumi asikelipanchi bik chebo chitab skiza anan ko chikiza.

Agere lolonik che chang chebo kuniok kakerat kutuswek ap lolonik chutok anyun toku kole tindoi lolonichuto omitwokik cheu viasik chekakipolei eng mbar ikenyi anyun ichek keip siro pikealda amun kakoek tayarianyun keip ukele ikenyi lorit anyun kende orit asikopokwalda chito eng siro.

Yeimoche iliponishie anyun iboishien simoit, imuch anyun iib simoingung ak iwee safaricom app nekikuuren mpesa. Yeiit yundok anyun yekaiyaat mpesa, kokonii tuguuk chekakipangaan .Ichaguan anyun agenge en chotok Iwe lipa na mpesa. Yekeiwe yotok iwe paybill akinde account number akinde anyun rabinik chetech chemoche iyookte ak paybill number chotok cheimoche iliponyii. Kounotok anyun konyumnyum kounotok. Kogaiyoktee chepkondook koba simoingung Ile iliponyii kit nemoche anan iwe pochi la biashara. En yotok kora ak indee nambet ab simoit nebo chito neiliponyini ak iyooktee.

Paipai necham achome amin eng gaa, ko cho chumchum tai ako tenten ,ma cho mugulen. Chotok anyun paipai komatam kolulei ketinyi yeus. Mawendi barak mising inendet kiitchin logoekchi eng nyumnyumindo. Notok amune achame akol eng gaa. Ako iyei anyun paipai notok logoek chechang eng kasarta agenge.

Yeimoche iip mosigeng'uk iboishe ndeget konyolu anyun komanyikis mosigonoto nyolu ko wisis tukun cheu chemi bashaishek tukun chemanyikisen chenyikisen ikonye kobun melit ko tukuk chewisisen komuch anyun kobun ndeget ndamun kipimoni kiloishek chebo mosigeshek akelipani kotiegei kiloitab mosigeng'uk

Kastomaiyat ne tepe ako pa lipanenyi en KCB korok, ateben kole kotindo account en KCB si komuch koitchi chepkondok chuta chi kogilipanchi e KCB.

Eng pichaini akere biich chekatepi eng san'g. Biich chechang , mi icheket anyun konetegei akobo itondab emet. Ngiger anyun eng pichaini kokararan kot ole mito. Korporon ketik che kikikol. Mi ichek anyun kongolole akobo olekiyoitoi sikoige nitok emet komugul akobo itondab emet.

Yeng'emak mitait ng'ung' nepo sitimet ko kiit netai ipirchini inoisi piik ab KPLC chepo yotok imenye anan ko taunit ng'ung' imwachi kogong'emak mitait, korok isor anyun mitait age nekararan ipial eng' duket anan ilechi koipun icheket mitait nekararan kopigendeun asikosikchi kosomanak sitimet nepoishe eng' koi ng'ung' anan ko ing' biasharet ng'ung'.

Ing' pichaini agere afisaek chebo police negit ae ang'wan. eng' tait ng'wai anyun komi kwony nekaing'uruk kocher ki ing' ng'wuny . Manget ale kakauny ki ing'ng'wuny kwonyi ine nekelechini konem. ing' kereetnyu komi ki neinemu anyun kwonyi ing' ng'wuny akokenyi ichek afisaekchu pa police konem kiotok asikogeer icheget

Eng pichait ni ikere komite anyun chi muren neke nguruk mi kokole ketik kakokol anyun inendet chechang eng koretnyi amu taku kebenenik chekakokol achome minsetab ketik mising amu toreti eng ngalekab itondab emet imuch kois ropta ketichutoki kora ko ngotko kekol ketik chebo lokoek isikchinigei kelchin ndebut lokoek akialde.

Yon ichenye chito rurutik che tokosunotin, ko chang kewelutik mising. Ngamun mam inyoru mbolea chemakororon, komenyoru rurutik che tokoshinotin. Kora ko tiegei keswek kora ,nan ko keswek chekeal, komachotok chetindoi rurutik che tokoshinotin. Nebo somok ko nan kong'emak itondo akoropon neo akong'emogis tukuk eng mbar koba ng'weny kora ole rurtoi tukuk. Kandan kitesetai kora keminsei.

Yan imache anyun iyat account en benkit age tugul ne terter, ngemwa agot neu Equity. Ko kiit ne nyalunot itindai ko kipandeng'ung'. Age ketepe KRA pin anan ko KRA number neng'ung'et tety anyun keyatun account en benkinoton. Kitepe kora nambarit ap simoing'ung asikeyatun account.

Tukuk anyun cheking'alole eng bunge, ko tukuk cheu kepitishan budget nebo emet, tukuk cheu kechop sheria chebo emet ak tukuk cheu keyochi biik interview chemakchingei kasisiek che terter chebo ofisisiek che echen chebo serkali. Ak kora tukuk cheu keng'alale kiit nebo komonut nekatestai eng emet. Tukuchutok anyun keng'alole olo mi wabunge bunge. MI kasarta ne mi ichek bunge komi kasarta ne mi gaa. Ko yo mi anyun bunge ole ng'olole tukuchutok.

Yo itinye chito nekerun omitwok cheimuch iboishe komie missing eng keretnyu amun inetin akobo amitwok chenyolunotin ak chemanyolunotin missing iam kotiengei olekapimanda bortangung toretin anyun isop ngamun tokoiteche borto ng'ung' akikirindoi mionwokik che ter ter isobe anyun kou noton.